Ũngĩkĩenda gũgĩkorwo ũkĩrĩithia ng'ombe kana mahiũ, nĩ ũragĩbatara gũkĩhanda mũmera ũmwe ũgĩkoragwo na igweta mũno ũgĩtagwo thaara. Naguo thaara mũndũ akĩhandaga thaara ũrĩa ũgĩtuikaga wa kũneneha mũno, ũrĩa ũkĩnenehaga gũkĩra mũndu mũgima akĩrũgamĩte. Nĩgetha gũgĩtuĩka atĩ thaaraa ũyũ rĩrĩa wagigũtwara kũrĩa macini-inĩ iria igĩthĩaga mahuti ta maya ma ng'ombe nĩugũkorwo atĩ ũkĩũthĩa na ũgagĩkorwo ũkauma irio nyingĩ mũno gũkĩrũga mahuti marĩ mangi magĩkoragwo kana thaara ũrĩa ungĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mũkuhĩ, ũrĩa ũgĩkinyaga maru-inĩ ma mũndu. Thaara ũyũ nĩũgikoraga atĩ thaara ukĩhandĩte handũ hanini mũno noũgĩkorwo ũkĩhe ng'ombe imwe nyingĩ mũno, kana kwa ihinda inene mũno ng'ombe no ikorwo ikĩrĩa mahuti ta maya.

Njĩra ĩmwe ya gukorwo andũ magĩkĩhanda indo iria ciakirĩ cia ũndũire, nĩ njĩra ya kũhanda indo iria ĩgĩtagwo mĩeũ, nayo mĩeũ, nĩ ndũma ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩrengetwo ndũma ĩrĩa ĩkoragwo na thĩ, ũgagĩcoka ũgakioya ihũti rĩu rĩa ndũma ta ĩno, ũgakorwo ũgĩtegũria itegũ, itegũ rĩrĩ rĩbataraga gũkorwo rĩrĩ rĩriku hanini, na rĩkorwo rĩgĩkĩrwo tĩri ũtarĩ mũmũ mũno, nĩgetha rĩrĩa ndũma ĩno ĩgagĩtuĩka nĩyagĩkũra, ĩgakorwo ĩgĩkĩra ndũma na thĩ, nayo ndũma ĩyo ĩgakorwo ĩkĩyandandũra, na ĩgakorwo ĩkĩimba wega, nĩgetha ĩgatuĩka ya gũtunguha. Koguo mũndũ endaga agacimba handũ hatarĩ homũ mũno, na ũgakorwo ũkĩona atĩ ,he na ũgunyu wa kũigana wa ndũma ta ici, nĩamu ndũma nĩikoragwo ikĩenda ũgunyu nĩgetha ĩgagĩkũra

Ĩgwa nĩ kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoretwo gĩkĩrĩmwo na njĩra nene mũno gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, na ĩndo ta ici nĩ ĩkĩrĩ matũmĩro magĩkoragwo magĩtiganĩte, ta matũmĩro marĩa magĩkoragwo atĩ kĩgwa no ũkorwo ũgĩgĩicũhia na banga ũgakĩruta makoni marĩa magĩkoragwo me ma igũrũ na ũgagĩcoka ũgagĩkĩrĩa ũguo, kana hihi ũgakĩrenganga tũnini tũnini nĩ wa andũ arĩa mangĩgĩkorwo na thĩna wa magego kana magego mao matakĩũmĩrĩirie. Ĩgwa ta ici ningĩ no ĩgĩcokaga ĩgakĩendio hihi kũndũ ta mataũni-inĩ kũrĩa cigĩthiyaga ĩgacĩkorwo cigĩkĩhihinywo na macini cia kĩrĩa, cigakĩrutwo maĩ ta macio na ĩgagĩthondeka njuici ĩria ĩgĩtagwo ya ĩgwa ĩria ĩcokaga gũgĩtukanio na ĩndo ĩngĩ mwanya mwanya, ĩndo hihi ta kitunguu saumu kana ĩndo ta icio, nĩgetha ĩgĩkĩhonie mĩrimũ ĩgĩtiganĩte.

Rĩu thikũ ici nĩgũgĩkoretwo kũrĩ na ũtuĩria ũragĩkwo mũnene mũno wa nyamũ ĩrĩa ĩgĩtgwo black fly. Nĩ gũkorwo ngi ĩno, nĩ ĩragĩtuĩka atĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩrĩ na gũgĩkorwo ĩgĩkũra na ihenya mũno. ĩgagĩkũra, ĩgakĩrekia matumbĩ, igagĩkorwo na igunyũ iria cigĩkoragwo cirĩ cia ngi. Igunyũ icio cia ngi, na igagĩkorwo irĩ na indo ingĩ iria cigĩcokaga cigagĩbuata, cigĩtagwo larvas. Na indo icio nĩ iragĩkorwo igĩteithia mũno gũkorwo igĩkĩrĩa indo iria tũgĩkoragwo tũgĩgĩte kana gĩko kũrĩa iganda-inĩ kana hihi ona gũkũ muciĩ-inĩ. Na ĩgakĩoneka ĩkĩrĩ ta njĩra ĩmwe njega mũno ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩtũmĩka gũkorwo ĩgĩkĩrĩrĩa indo ta icio ũguo cia gĩko, handũ ha gũkorwo tũgĩtũmĩra indo ingĩ iria cikoragwo irĩ cia gĩĩtaramu. Iria ikoragwo no iragúgĩthũkia marĩa matũrigicĩirie. No ngi ĩno, ndĩkoragwo ĩgĩthũkia marĩa matũrigicĩirie, nĩ gũkorwo nĩ njĩra ĩmwe ĩría ĩkoragwo ĩkĩrĩ ho ya ũrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩũmbĩtwo ĩgĩikarage. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ngi ĩno nĩragĩkorwo ĩkĩyiũkio mũno kũndũ kũingĩ.

Ũkĩ nĩ ũkĩrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ amu ũkĩ nĩcio indo irĩa ciakĩrĩ cia ũndũire. Na ũkĩ maita maingĩ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩo na irio igitiganĩte. Ũkĩ nĩ ũgĩkoraga nginyagia nĩ ũkĩhakagwo indo ta mĩgate kĩroko, rĩrĩa andũ marakĩenda gũkorwo magĩkĩrĩa. Na ningĩ ũkĩ no ũgĩkoragwo nginyagia ũgĩgĩthondekwo ũgagĩkorwo ũgĩkĩhakwo ta nyama irĩa ciegĩtagwo rũkũri nĩgetha nyama ta irĩa ĩgagĩkorwo atĩ itiragĩthũka naihenya na no cigĩikare ihinda inene mũno igĩtũire igĩkĩrĩagwo. Ningĩ ũkĩ no ũgĩkoragwo gũkũ ũndũire-inĩ witũ, ũgĩtũmĩka gũgĩkorwo ũgĩtwara kũgũranwo kwa mũirĩtu. Ũgakĩigua andũ nĩ maragĩtio ũkĩ nĩgetha magĩtuĩke a gũkĩracĩria mũirĩtu ta ucio. Naguo ũkĩ rĩrĩa mũndũ arakĩbatara gũkorwo agĩkĩũthũa, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩrĩithĩtie njũkĩ ta icio, na ũgagĩkorwo ũgĩciigĩire tũrũbao tũigana ũna thĩinĩ wa ihũgũ, nĩ amu ũkĩ mũndũ ndagĩbataraga atĩ ũgũkĩũruta wothe, ũngĩkĩruta wothe njũkĩ ta irĩa nĩcigĩkoragwo cigĩkĩũra. Wagĩcoka rĩu wakĩruta tũrũbao tũu mũndũ akĩrengaga ũkĩ na ũgacokia tũrũbao tũu ihũgũ-inĩ nawe ũgagĩthiĩ na ũkĩ waku nĩgetha ũgakĩrĩe.

Rĩu thikũ ici nĩ gũkĩrĩ na ataramu a maũndũ ma ngirigaca arĩa magĩthiyaga kũrĩa ĩcagi-inĩ, magagĩkorwo magĩgĩkora arĩmi arĩa magĩkoragwo makĩũnganĩte makĩrĩ ikundi na magĩkorwo magĩkĩũngana magagĩkorwo magĩgĩthomithio maũndũ magĩtiganĩte. Ũndũ ta ũmwe andũ aya mangĩgĩkorwo magĩgĩthomithio nĩ ũhoro wa gũkorwo magĩciarithania ĩndo ĩgĩtiganĩte ta mwĩrĩ, kana mĩmera, kana matunda, kũrĩa makoragwo magĩkĩmĩoha na maratathi na magakĩmĩkĩra maratathi-inĩ magagĩcoka oho magakĩonio ũrĩa mabatĩĩ gũkorwo makĩhandĩrĩra cuba kũrĩa tĩri-inĩ nĩgetha mĩmera ta ĩno ĩgagĩkorwo atĩ nĩ ĩrĩkĩonaga maĩ hĩndĩ ciothe, gũkiuma cuba-inĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkĩrĩtwo maĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũgĩteithĩtie andũ aingĩ mũno harĩ gũkorwo magĩkũria mĩmera ya mĩhĩrĩga mĩingĩ.

Biribiri nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩthiĩ ĩkĩyũkĩtie mayũ mũno gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, kana kũrĩ arĩmi. Biribiri ĩrĩa igĩkoragwo ĩkĩrĩ ndune, ĩrĩa ĩgĩkoragwo na ũrũrũ mũingĩ mũno, nĩ ĩrayũkia thoko nene mũno gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, nĩ amu andũ aingĩ nĩ makĩrĩrire biribiri na andũ arĩa magĩũkaga gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ ta Ahĩndĩ, kana Acaina nĩmaragĩkorwo ma kĩgũra indo ta ici mũno, nĩgetha magĩtuĩke a kũruga na cio irio kana a gũgĩthondeka indo ingĩ nacio. Na rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, arĩmi aingĩ nĩmaragĩthiĩ marĩmĩte biribiri mũno nĩgũkorwo nĩ ĩra mahe mbeca nyingĩ.

Ũrĩmi wa thikũ ici, nĩ ũgĩthiĩtee ũgĩcenjetie, ti ta ũrĩa warĩ wa hau kabere. Ta rĩu ũgĩkĩenda gũgĩkorwo ũgĩgĩkomereria mĩmera yaku, ta nyanya kana ta matharũ kana indo ingĩ ta icio, mũndũ aragĩkorwo akĩhanda thĩinĩ wa tũkirĩti, tũrĩa tũragĩkorwo tũkĩgũrwo kũũria matuka-inĩ. Ugagĩkorwo ũtukanĩtie tĩĩri waku wega na thumu, na hihi kĩndũ ta bataraitha. Na wakĩrĩkia gũgĩtukania, ũgacoka ũgakĩoya mbegũ ĩmwe kana igĩrĩ ugagĩkorwo ũkĩhanda thĩinĩ wa tũthandũkũ tũu twa gakirĩtí ta karĩa, na mũmera ũcio ũgakĩmera ũkĩrĩ wika. Na ũgakorwo ũkĩmerete wĩna hinya wega mũno. Nĩgetha ũgĩcoke ũtũare kũrĩa mũgũnda-inĩ waku kũrĩa ũgũgĩthiĩ gũkĩũhanda ũgĩkũrĩre kuo.

Rĩu thikũ ici andũ nĩmaragĩkorwo nginya makĩ korwo makĩona indo ciĩtagwo ndinoho, magagĩkorwo makĩoya indo ta iria magagĩkoro magĩcirĩma nĩgetha magagĩkorwo makĩendia mĩkawainĩ ta ya athũngũ nĩamu ,nĩgũkĩrĩ andũ magĩkĩrĩa indo iria, ndinohi ta iria ningĩ andũ nomakĩoyaga nyũmba cia cio, magagĩkorwo magagĩithambia na igatũmĩka hihi ikorwe ikĩgemia gukũ mĩciĩnĩ itũ ,kana hihi iria ingĩ igakĩgemio na marangi mangĩ ma mĩthemba nĩgetha igagĩtwarwo kũrĩa andũ arĩa makoragwo ta atarii magũraga indo ta iria.

Andũ nĩmakoragwa magĩgĩthondeka indo igĩtiganĩte, na andũ arĩa magĩthondekaga indo irĩa ciagũtũgemeria mĩciĩ nĩmaragĩkorwa rĩũ makĩoya indo irĩa tũgikoretwe tũgĩgite kana hihi kana indo irĩa itaratũteithia, magacithondeka nĩgetha itũĩke ciakũgemia mĩciĩ ta ĩno itũ, nĩũgikoraga andũ nĩmaroya indo ta yaĩri iria ngũrũ cigagĩkorwo cikirengwo na igagĩkorwo cigĩkĩrwo tĩri wĩna thumu na ĩgakĩhandwo mĩmera ĩrĩa tũngĩgicoka gũkorwo tũgĩkĩrĩa, ningĩ mĩberethi ya maĩ ĩrĩa ĩgĩtũrĩkĩte tũragĩkorwo tũgĩtũmĩra noũkoraga rĩũ thikũ ici igĩtũrwo marima na igagĩkĩrwa tĩri mũingĩ kũrĩa thĩinĩ na wagĩkĩrwa tĩri ta ũyũ ĩgagĩcoka ĩkahandĩrwo indo iria tũngĩgĩkorwo tũkĩrĩa indo hihi ta matharũ kana hihi ona indo irĩa ingĩ cigĩtagwo ndania na wagĩkorwo nĩũragĩteithia mũno nĩamu andũ aya nĩmagĩcokaya makihanda indo icio marangi matiganĩte na mũciĩ ũkoneka ũri mũthaka mũno na tũgagĩkorwo nĩtũrarĩa indo irĩa irakũra kũndũ ta kũrĩa.

Andũ nĩmaragĩkorwo makĩrĩma mimera na njĩra nyingĩ mũno. Na njĩra ĩmwe ĩhotanĩire ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrĩma mabũrũri marĩa magĩkũrĩte, nĩ harĩa mĩmera ta ĩno ĩrakorwo ũgakĩamba ũgakĩhumbira tĩĩri waku na iratathi thutha wa gwĩkĩra bataraitha kana indo ta thumu. Wakĩhumbĩra na iratathi ta rĩrĩ, ũgacoka ũgoka ũgĩtũraga marima harĩa igũrũ kũrĩa ũgũgĩcoka ũke ũkĩhandaga mĩmera yaku. Wakĩhanda mĩmera ta ĩno haha, mũndũ nĩ agĩkoragwo ekĩrĩte mĩberethi ya maĩ na kũrĩa iratathi-inĩ rĩrĩa rungu. Na maĩ maya, nĩmo mũndũ agĩkoragwo akĩhingũrĩra kũrĩa nĩguo matuĩka ma gũkorwo makĩingĩra mĩmera-inĩ ta ĩrĩa. Maĩ maya makoragwo me mega nĩ amu matigĩkoragwo makĩũmio nĩ riũa, na koguo ũgĩtũmagĩra maĩ manini mũno gũkorwo ũkĩhe mĩmera ta ĩno. Ona gũtuĩka ũyũ ũkĩrĩ o ũgwati mũnene nĩ amu nomũhaka ũkorwo ũkĩmenya maĩ marĩa ũrakorwo ũkĩhingũragĩra, nĩ amu ũngĩkorwo ũgĩ kĩhingũragĩra maĩ maingĩ wakĩhota gũkorwo ũgĩitĩrĩria tĩĩri ta ũrĩa maĩ maingĩ na ũgĩkorwo atĩ thumu wothe kana bataraitha yothe ĩgĩkuagwo nĩ maĩ ĩgigĩtwarwogwo thĩ tĩĩri-ini kũrĩa mĩmera ĩtangĩgĩkinyĩra. Koguo nĩũrabatara ũgĩkorwo wĩ mũtaramu wa gũkĩmenya maĩ marĩa ũrĩgĩkĩraga ndũgagĩkĩre maingĩ ũgĩthũkie mĩmera yaku.

Itũngũrũ iria tũgĩtaga itũngũrũ cia ngwacĩ nĩibataraga cikĩrĩ na ũmenyereri wa mũthemba rĩrĩa ũragĩkorwo ũgĩcirĩma kana rĩrĩa ũragĩkorwo ũgĩciga kũrĩa thitooinĩ nĩgetha ũgagĩtuĩka wakĩrutaga cigana ũna nĩgetha ũkĩruge, itũngũrũ ici mũndũ angĩgĩtuĩka nĩaciruta mũgũnda mũndũ akĩbataraga akorwe akĩrenga mahuti macio na ũkagĩtuĩka wakĩmate, na itũngũrũ ici ingĩkorwo ningĩ cikĩrĩ na ndoro, mũndũ acianĩkagĩra riúũ, tĩri ũcio ũgagĩtuĩka nĩwakĩhũrũoa nĩ riũa na ũgagĩitĩka, ũgagĩcoka itũngũrũ icio ũgagĩkorwo ũgathiĩ ũgaciga kũndũ ta gĩtararũinĩ kana kũndũ ta wayainĩ kana hihi ũgacĩikĩra kũndũ ta netinĩ na ũgacireka gũkorwo na rĩera rĩrakĩingĩra na wega citigakĩambie gũkorwo ikĩbutha, wagĩka ũguo itũngũrũ ici nĩgũgĩkara ihinda inene na ũrĩthiaga ũkaruta iria ũrahota kũruga na ũgagĩkorwo ũkĩruga.

Nĩ gũkĩrĩ matumbĩ magĩkoragwo marĩ mamĩthemba mĩingĩ mũno ta itumbĩ rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ rĩero na itumbĩ rĩrĩa rĩngĩ rĩkĩhana rĩa tĩri noũtiganu mũnene wa matumbĩ maya nĩa tĩ rĩrĩ rĩa white nĩrĩkoragwo rĩkĩrĩ na ũhoro atĩ rĩtirĩ jogoo ĩyo, narĩo itumbĩ rĩrĩ rĩngĩ rĩhana rĩa tĩri, nĩrĩkoragwa rĩna hinya wa jogoo nĩamu ngũkũ ici cikoragwo na matumbĩ ta macio nĩ iria cigĩtagwo cia kĩenyeji na ngũkũ cia kieyeji nĩikoragwo ĩgĩkinywa nĩ jogoo irĩa cĩgekoragwo cigĩgĩkarania nacio, na itumbĩ rĩrĩ nĩrĩgĩkoragwa na hinya mũno ũringithanĩtie na itumbĩ rĩrĩa rĩngĩ rĩerũ, kwoguo niĩ ndíikĩkĩra mũndũ amenyerie hihi itumbĩ rĩrĩ rĩkoragwo rĩkĩhana rĩa gĩtĩri t,ondũ nĩrĩangũkũ cia kienyeji na rĩrĩkoragwa na hinya ũringithanĩtie na rĩrĩ rĩngĩ.

Ngũrũwe nĩ gĩkoragwo ĩgĩciara twana tũingĩ mũno. Na Ngũrũwe ta ĩno, nĩ gĩkoragwo hihi ĩkĩrĩ na baida nĩamu, twana tũtũ rĩrĩa ũgũkorwo ũgĩtwongithia harĩ nyĩna wayo, nĩtũgĩkũraga na ihenya mũno. Naguo ũndũ ũrĩa ũgĩkoragwo wa bata nĩ nyina wa ngũrũwe ĩno, ũgagĩkorwo ũkĩmĩhe irio njega nĩ getha hihi ngũrũwe ta ĩno, ndĩgagĩkorwo ĩgĩkĩhuta .Tondũ twana tũtũ tũgĩkoragwo twĩ tũingĩ mũno. Tondũ hihi tũngĩkorwo tũgĩkĩonga mũno ya hota gĩkoragwo hihi tũgĩkĩmĩhocia mũno ona kana hihi ĩkĩage iria rĩa twana kwaga gũkĩonga. Na twana tũtũ tũgĩkĩonga tũgakĩhũna na nĩ tũgĩkũraga na ihenya mũno. Na mĩeri ĩtandatũ wahota ũkĩyũrĩtie nginya ngũrũwe gĩcegwo.

Rĩũ thikũ ici andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩma nyanya, nyanya irĩa cigĩkoragwo cikĩbatara ũmenyo ũgĩtiganĩte , mũndũ nĩarabatara gũkorwo akĩrĩ na ũmenyo wa gũkorwo hihi agĩkĩra nyanya ici kũrĩa irĩti-inĩ, nĩgetha rĩrĩa wagĩtuĩka kũgetha nyanya ta ĩno ũgagĩkorwo atĩ nĩũkĩũwĩ nyanya ndĩkĩragwo ngunia-inĩ, nĩgetha ndĩgakĩhihinyane noũgagĩkorwo ũkĩmĩkĩra kũrĩa irĩtinĩ, nĩgetha ona ĩgĩkinya thoko ĩgagĩkorwo ĩrĩ njega na ĩgĩkorwo ĩgĩgũcokeria mbeca nyingĩ we ũrĩ ta mũrĩmi nĩamu gũtirĩ nyanya ciaku igũkorwo igĩthũka rĩrĩa iragĩtwarwo thoko.